Ũndũ wa mbere, andũ nĩmahiũkĩtie ũrĩmi wa mahiũ, owega, nogakora atĩ, nĩmatigĩte rĩu kũ, gũkoragũo atĩ, mararĩithia nakũu bara, magakorũo rĩu nĩmakĩire ng'ombe handũ cingĩikara, na harĩa marĩcirehagĩra mahuti, kwoguo ũgakora nĩitigĩte kũrĩithio barabarainĩ, na igakorwo rĩu mũrĩmi wacio nĩarathiĩ nakũu agaciethera mahuti agacirehera thara, na agacirehera nginya maĩ, na rĩrĩa cirũarĩte, ũgakora mũrĩmi, nĩekĩrĩire ũrĩmi wa mahiũ kwoguo nĩarageria gũcitungata na kũrora atĩ, nĩciakorũo ciĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, ũndũ ũcio ũngĩ, arĩmi nĩmahiũkĩtie ũrĩmi ũyũ ũguo ũgakora atĩ, tiga o kũgĩa iria rĩa, rĩa kũhũthĩra mĩciĩinĩ yao, nĩmahotete gũkorwo atĩ nĩmarendia iria rĩu kũrĩ, andũ arĩa mararĩgũra, na iria rĩu rĩgakorũo atĩ nĩrĩramarehera mbeca, iria iramahotithia gũthomithia ciana ciao, na gwĩka maũndũ mao marĩa mangĩ, nogakora atĩ, mũndũ ena ng'ombe ta icio, noahote kũheo nginya mbeca, thĩinĩ wa mabengi, nĩguo ahote gũthiĩ nambere na ũrĩmi wake, na agakorũo ndarĩ na ũritũ kũrĩha mbeca icio, tondũ, marĩ, mahiũ maya make nĩmarĩrehe iria kwa njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na agakorũo nĩaragĩa bainda, kũhĩtũkĩra ũrĩmi ũyũ.

Andũ nĩmaiyũkĩtie ũrĩmi wa mburi na ũgakora atĩ mbũri icio nĩiratungatwo wega na igakorwo igĩkorwo nĩiraruta iria rĩingĩ kwa ũguo mũrĩmi nĩarahota gũkorwo ena iria rĩa kũendia iria rĩrĩa rĩkoragwo rĩkiuma mbeca nyingĩ mũno tondũ iria rĩa mbũri ti rĩoneki na ũgakora atĩ nĩiratungatwo wega cina ndagĩtarĩ wa mahiũ nĩ aroka gũcitungata rĩrĩa ciakorwo ciĩna thĩna na ũgakora atĩ ona harĩa ciratungatĩrwo nĩcikoretwo ciakĩirwo handũ hega kwa ũguo ũgakora andũ nĩmaiyũkĩtĩe ũrĩmi ũyũ na magakorwo makĩte wega nĩgũo gũkorwo atĩ mahiũ maya nĩmakorwo magĩtungatwo wega nĩgũo onamo makorwo magĩtungata andũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na magakorwo makĩrehera mũrĩmi wamo bainda.

Ũndũ wa mbere ũrĩa ũrangenia nĩ kũona mahiũ matungate wega, koguo ũkona atĩ mena ũgima mwega wa mwĩrĩ, ningĩ ngarĩkia kũona atĩ ũrĩa ũramatungata nĩ aroneka akenete rĩrĩa amakuhĩrĩirie, tondũ nĩmaigĩtwo mena ũtheru na magakorwo atĩ ndaretigĩra gũkorwo atĩ no mamũgwatie morimũ kana akorwo akĩrwara kũgerera gĩko kĩa mahiũ make. Ũndũ ũcio ũngĩ ngona atĩ rĩera nĩrĩkoretwo rĩrĩ rĩega, kwa ũguo nĩkũroneka atĩ hau arũgamĩte mahuti ma kũriithia mahiũ nĩ maingĩ, kwa ũguo ndangĩkorwo agĩthĩnĩka kana kũaga mahuti ma kũrĩithia mahiũ make, kwa ũguo akoneta akengete na mahiũ makoneka mena riri na mena ũgima mwega wa mwĩrĩ na matungatĩtwo o wega.

Ũyũ nĩ mũndũ ũkĩte thĩiniĩ wa mũtitũ, kũrĩa okĩte kũĩrorera maũmbĩre ma ngai, na nĩ kũroneka nĩ arakenerera kũona nyamũ cia gĩthaka, ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩ mwega mũndũ athiĩte gũcera na kũona nyamũ cia gĩthaka iria cĩumbĩtwo nĩ Ngai, na nĩ kũroneka atĩ nyamũ ici cia gĩthaka nĩirĩ handũ hega, kwa ũguo nĩ irona kĩndũ gĩa kũrĩa na gũkoneka cĩĩna riri na ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũkĩrehera bũrũri mbeca rĩrĩa andũ moka gũcera kũo me thĩiniĩ wa bũrũri, na arĩa maumĩte ona nja wa bũrũri, koguo bũrũri ũgakorwo ũkĩgĩa mbeca kumana na andũ gũka gũkũ kũĩrorera nyamũ, kwa ũguo nĩkũroneka atĩ aya nĩ andũ mokĩte kũnyihia ihinda, kana gũĩkenia thutha wa gũkorwo na kahinda karaihũ, kwa ũguo magoka gũkũ kũĩrorera nyamũ, nĩguo meciria mao manyihanyihe.

Ũyũ nĩ mũndũ wĩ thĩiniĩ wa obici yake, na nĩaroneka gũkorwo atĩ wabici yake nĩ aĩyiũkĩtie, na ĩkamũkĩra tekinologĩ njerũ, koguo nĩ, ĩroneka no ahote kũruta wĩra na macini yake hatarĩ na nganja, na akahota kũruta wĩra mũingĩ, na wĩra ũrĩa araruta, ũgakorwo no woneke, na ũngĩenda gũkinyĩrĩka ona ihinda rĩthiangĩte, mũndũ no oke na one wĩra ũrĩa ũkũrutagwo tondũ nĩ kĩndũ ĩraiga ũhoro, na gĩgakorwo no kĩonanie ũndũ ũrĩa watinda ũgĩkĩa, na gĩgakorwo atĩ maũndũ marĩa mekĩtwo, tiga o mũndũ okire atharie, no makorwo maikarĩte hau kũhũthĩra hĩndĩ ndaya, koguo gũkanyihia nyihia gũkorwo kwa bairo nyingĩ thĩĩiniĩ wa ofici, kana mabukumaingĩ marĩa marathiĩ na mbere na kwandĩkwo, tondũ nĩ ũrahota kũiga ũhoro mũingĩ hatarĩ gũkorwo atĩ hena mabuku maingĩ marandikwo kwa njĩra, kwandĩkwo kana gũkorwo atĩ mabuku nĩ mandĩkĩtwo maingĩ marĩa me wabici-inĩ, koguo rĩrĩa marahũthĩra kompiuta-ĩno, magakorwo atĩ nĩ manyihĩtie kwandika na karamu na mabuku, koguo wabici ĩgakorwoĩtherete na wĩra ũkĩrutĩka na ihenya na ũgakinyĩrĩka o na ihenya.

Ndĩrona ũteithio ũrĩa ũkĩte kwa ihinda rĩri ũrĩa ũrateithia mũndũ gũkorwo akĩmenya maũndũ marĩa atataũkĩtwo na rĩrĩa ena ciũria nyingĩ agakorwo hena handũ angĩũria na akona anja ngũrani ngũrani kũringana na kĩũria kĩrĩa ena kĩo. Ningĩ nĩndĩrona kĩndũ kĩngĩtheithia mũndũ hĩndĩ ĩrĩa areka ũthuthuria wake nĩgũo akorwo akĩona kana akĩmenya maũndũ marĩa arenda gũthuthuria ũhoro wamo na agakorwo atĩ no ĩteithĩe mũndũ rĩrĩa arenda kũandĩka ũndũ nĩũndũ nĩ ĩramũteithia gũkorwo ikĩmũonereria gacĩra karĩa akũhũthĩra nĩgũo ũndũ ũrĩa areka ũkorwo ũgĩkinyanĩra ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩteithia arĩa marathoma ona arĩa me mawabici-inĩ rĩrĩa marenda kũiyũkia maũndũ marĩa mokĩte kana maũndũ marĩa merũ thĩinĩe wa biacara kana thĩĩnĩe wa wabici iria mũndũ ararutĩra wĩra ona nginya mathomo-inĩ.

Ũndũ wambere rĩrĩa mwana anyitwo nĩ ũrugarĩ, mũciari nĩ abatiĩ ambe amwaũre nguo imwe, atigwo ena nguo nguo nini, mũciari eterere one kana ũrugarĩ ũcio nĩ ũkũnyihanyiha, thutha wa ũguo angĩona macũngĩrĩra no marathiĩ nambere na gũtuĩka moru, nĩ abatie oe mwana ũcio athiĩ nake thĩinĩ wa thibitarĩ, kũrĩa agũtangĩkĩrwo nĩ mandagĩtarĩ, nĩguo kuoneka nĩ thĩna ũrĩ ha.

Ũyũ nĩ mũteti kana mũndũ wĩna igweta ũrĩa ũkĩte gũcemania na andũ nao andũ makaumĩra nĩgũo mamũthikĩrĩrie nĩgũo maigũe kĩrĩa amabangĩire kana ũndũ ũrĩa wĩ thĩĩnĩe wake ũrĩa angĩenda gũĩkĩra bũrũri kana itũra na nĩ aroneka gũkorwo atĩ andũ nĩmauĩrĩte na njĩra nene na magakorwo atĩ kũĩna mũhatĩkano ũũ nĩ kũonania atĩ mũndũ ũyũ nĩ mũndũ wendekete nĩ andũ kwa ũguo nĩkĩo andũ mokite na wĩingĩ nĩgũo mamũthikĩrĩrie na nĩ aroneka gũkorwo akĩmarĩria nĩgũo amenderie ũndũ ũrĩa arenda gũĩka na amatarĩrie na ehũrĩre ndebe nĩgũo andũ matũĩke a kũmũhe gatũrwa kana makorwo makĩmũĩkĩra ũríĩ angĩenda andũ mamũteithie.

Ũndũ wa mbere, mũno kũrĩ mũciari wa mũtumia ũrĩa ũragĩa mwana, rita rĩa mbere, nĩ abatiĩ gũkorwo agĩthiĩ kiriniki cia mbere ya kũheeo mwana, nĩguo ahote gũkorwo atĩ nĩ agũtarĩrio maũndũ marĩa abatiĩ gwĩka, na ũrĩa abatiĩ gwĩtungata na kwĩrora. Ningĩ akorwo akĩona kana mwana ena thĩna o wothe, na kana mwana arĩ o, arĩ o wega. Kũguo mũtumia nĩ abati gũthiĩ kiriniki, icio cia mbere, nĩguo akorwo agĩtarĩrio maũndũ marĩa abatiĩ gwĩka na marĩa atabatiĩ gwĩka. Na kũrorwo kana ena ũgima mwega wa mwĩrĩ, na kana rĩrĩa ihinda rĩa gũkorwo akĩgĩa mwana rĩgakinya, he maũndũ abatiĩ gũkorwo ekĩte, kana nĩ abatiĩ o gweterera o ihinda rĩu angĩkorwo no arathi na mbere wega mena mwana.

Mbere ya kũheo mwana, mũciari wa mũtumia akoragwo akĩonio ũrĩa agũikara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire akorwo akĩgĩa hinya, akorwo akĩrĩa irio iria cibataranĩtie nĩgũo we na mwana makorwo mena ũgima mwega wa mũĩri na akorwo atĩ mwana ndagũkorwo agĩkorwo nĩ ekũrwara kana agĩe ndwari, kana akorwo atĩ mwana nĩ agũkorwo na thĩna o wothe. No thutha wa kũheo mwana akoragwo agĩtungatwo we mwene na mwana nĩguo akorwo we akĩrĩa irio iria cibataranĩtie, nĩgũo rĩrĩa mwana aronga iria rĩake agakorwo atĩ iria rĩu nĩrĩtatũma mwana ũcio agĩe na hinya, na athĩe na mbere na gũkũra mbere ya akoretwo atĩ rĩu nĩ akwambia kũĩrĩra irio ciake ũguo agakorwo atĩ, mũciari nĩwe ũronio irio iria arĩrĩaga na ũrĩa arĩtungataga mwana, nĩguo mwana ũcio akũre ena ũgima mwega wa mwĩrĩ, na athĩe na mbere na kũongerereka.

Kiriniki cia thutha wa kũheyo mwana nĩ cia bata ota cia mbere ya kũheyo mwana, na ndĩreciria kĩrĩa gĩtũmaga aciari aingĩ mateyanĩrie kiriniki ici cia thutha wa kũheyo mwana, ũndũ wambere nĩ kwaga ũmenyo, kwaga kũmenya atĩ kiriniki icio rĩrĩa mũciari ũcio aracithiĩ, nĩegũkorwo agĩthomithio ũrĩa mwana abatiĩ gũkorwo akĩmũtungata, na rĩrĩa mwana akorwo ena thĩna, nohote kũrotwo mbere ya thĩna ũcio ũthiĩte nambere na gũtherema. Ũndũ wakerĩ nĩ ũndũire, ũgakora atĩ hena andũ metĩkĩtie mũtumia akorwo nĩ agĩa mwana, abatiĩ gũikara thikũ mĩrongo ĩna, ataumĩte nyũmba, koguo ũgakora atĩ, thĩinĩ wa thikũ icio mĩrongo ĩna, akona atĩ, nĩũndũ wa ũndũire ũcio, ndekuma athiĩ kũu thibitari nĩguo mwana atungatwo, menamwana. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũkorwo atĩ kũrĩa mangĩthiĩ gũtungatwo mathibitarĩ-inĩ nĩ kũraya, na mĩthiĩre kana mĩkinyĩre ĩgakorwo atĩ, ndangĩhota gũthiĩ na magũrũ, nginya kuo, na ũgakora atĩ ona ngari gũtirĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũkorwo mũciari ũcio ndarĩ na mbeca iria angĩkorwo atĩ nĩ arahũthĩra gũthiĩ kũrorerwo mwana, wee na mwana, na ũndũ ũcio ũngĩ ũgakora atĩ nĩmarakora atĩ marĩgĩtarĩ arĩa marakorwo atĩ matiramatungata na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ũndũ ũcio ũgakorwo atĩ, nĩwatũma aciari acio maka.

Mũgiro kũringana na njaruo nĩ gũkorwo atĩ mũndũ ndararũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩkĩrwo ho nĩgũo atĩ andũ makorwo magĩikarania wega, na nĩ ũrakora thĩĩnĩe wa njaruo mena mĩtaratara ta mũthuri ndabatĩe gũkoma nyũmba ĩmwe na mami wa mũirĩtu ũrĩa ahikĩtĩe na maũndũ mangĩ ta macio.

Ũndũ wa mbere njaruo metĩkĩtie atĩ mũndũ abatiĩ gũthikwo thĩĩnĩe wa mũgũnda wa maithe mao mũno mũno athuri nao atumia mabatiĩ gũthĩkwo kũrĩa mahikĩte na mũndũ angĩtũĩka atĩ nĩakuĩra kũndũ kũraihu ona akorwo nĩgũbataranĩkĩte mbeca nyingĩ nĩgũo mũĩri wake ũcokio mũgũnda-inĩ wa maithe mao nĩmathiaga magetha mbeca icio nĩgũo mũndũ atũike nĩathikwo mũgũnda-inĩ wa maithe mao , mũthuri nake abatĩe gũthikwo mwena wa ũrĩo wa mũciĩ wake nake mũtumia abatiĩ gũthikwo mwena wa ũmotho kũrĩa mĩĩrĩ yao ĩbatiĩ kũrora mũena wa irathĩro rĩa riũa kũonania atĩ rĩrĩa gũgatũĩka atĩ nĩmariũka makarathanĩra na riũa na njaruo nĩmakoragwo na ihinda rĩa kũrĩanĩra irĩ ta njĩra ya kũhee ũrĩa ũhurũkĩte kana ũrĩa ũkuĩte gĩtĩyo.

Ndawa cia kĩmerera, ta mwarubaine, nĩ ihũthĩkaga rĩrĩa mũndũ ena thĩna wa ngothi. Koguo rĩrĩa ahũthĩra mwarubaine, agakorwo atĩ nĩ aratheria ngothi yake, na agakorwo atĩ thĩna ũcio nĩ wathira. Mũnuanũgũ naguo, nĩ no ũhũthĩkaga, gũthondeka mathĩna ma nda, na gwĩkĩrwo kĩronda-inĩ mũndũ etemete kana etihĩtie. Namo matunda na nyeni ngũrani, no irahũthĩrwo ta ndawa cia gũthambia, na kuongerera thakame, kũrĩ andũ arĩa mena mathĩna ma thakame.

Ũndũ wa mbere nĩ ũbatĩe gũkorwo na gĩthomo gĩa gũkorwo ũrĩ ndagĩtarĩ wa mahiũ na ũndũ wa kerĩ nĩ ũbatĩe gũkorwo ũkĩmenya mĩikarĩre ĩrĩa ngũrũwe cikaraga nayo nĩgũo ũkorwo ũkĩhota kũmenya nĩ mũrimũ ũrĩkũ ciĩ naguo na ũkorwo ũkĩmenya nĩ ndawa irĩkũ ũgũkorwo ũgĩcirigita nayo kwa ũguo ũndũ wa mbere nĩgũkorwo wĩna ũgĩ wa gũkorwo wĩ ndagĩtarĩ wa nyamũ mũno mũno ngũrũwe ũndũ ũcio ũngĩ nĩũbatĩe kũmenya nĩ matharaita marĩkũ ũbatĩe gũkorwo namo kana nĩ indo ĩrĩkũ ũgũhũthĩra thutha wa kũmenya ngũrũwe ĩyo ĩna mũrimũ ũrĩkũ rĩu haũ nĩho ũkũmenya nĩ indo irĩkũ ukũhũthĩra tondũ mũrimũ nĩũbataraga kũhũthĩrĩrwo indo ngũrani ngũrani.

Haya ndĩreciria ũhoro wa mũrĩmi, wĩcirĩtie akorwo akĩrĩma akĩhũthĩra njĩra ya indo ta makũnia, kana mataĩri marĩa marĩkĩtie kũhũthĩka na makarĩkia wĩra. Ũrĩmi ũyũ nĩ ũkoragwo ũgĩteithia mũrĩmi, tondũ atĩ tĩĩri na thumu ũrĩa arahũthĩra thĩiniĩ wa ikũnia rĩu kana taĩri ĩyo, nĩ ũkoragwo atĩ nĩ ũrakorwo ũtagũkuo nĩ maaĩ, tondũ wĩ handũ hahingĩrĩtwo. Koguo ũgakora atĩ, ona aitĩrĩirie bataraitha mĩmera yake, nĩ ĩgũkũra wega, na thumu ũgakorwo wĩ hau, na ũgakora atĩ, mũmera ndũrarũĩra thumu na mĩmera ĩrĩa ĩngĩ, tondũ ona gũũka kũruta ria thĩiniĩ wa makũnia nĩ ũhũthũ, kũkĩra rĩrĩa ũrakorwo atĩ nĩ ũrarĩma. Koguo ũyũ nĩ ũrĩmi wa makũnia na mataĩri, na kaingĩ ũhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa mũndũ atarĩ na handũ hanene mũno angĩrĩma, kana hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arenda kũrĩma na njĩra ĩyo.

Ũndũ wa mbere nĩ atĩ nĩ batiĩ gũkorwo na mbegũ iria ũrahanda, na nĩ ũgũkora atĩ he na hĩndĩ ũraga mbegũ icio, kana ũgakora mbegũ iria ũrona ndũngĩcihanda thĩiniĩ wa mũgũnda waku, tondũ nĩ ũrakora no ciage gũkorwo igĩka wega tĩri-inĩ ũcio. Ũndũ wa kerĩ, ũgakora atĩ rĩrĩa kwaura gũgakorwo na mbura nene nĩ ũrakora nĩ ũragerera thĩna wa gũkora atĩ mĩmera yaku nĩ yakururio nĩ maĩ, koguo no ũcokire thĩiniĩ wa mũgũnda waku ũhande rĩngĩ, na ũgakorwo rĩmwe nĩ wahanda, na ũgakorwo atĩ riũa ningĩ nĩ rĩaneneha, koguo hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩu rĩa neneha, ũgakorwo nonginya wethe maĩ ma gũitĩrĩria mĩmera yaku, nĩguo ĩkorwo ĩgĩthiĩ na mbere na gũkũra.

Ng'ondu nĩ cionekaga mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa, na kaingĩ, ngothi yayo, nĩ hũthĩkaga gũthondeka indo ta iratũ, na ũndũ ũngĩ, nĩ ũkoraga atĩ, he mũndũ ũraiga ng'ondũ icio irĩ nyingĩ, nĩguo hĩndĩ ĩrĩa ciakorwo atĩ nĩciakorwo nĩciathiĩ kahinda, ũgakora atĩ, ũcio nĩguo ũtwĩkaga thumu, ũrĩa ũkoragwo wĩ thumu wa kabaru, ũrĩa, ũngĩkorũo na mũingĩ, nĩũkoraga ũkĩendia , tondũ nĩ ũhũthĩkaga nĩ arĩmi aingĩ, kwogwo ng'ondu nĩcihũthĩkaga na nĩikoragwo ikĩrĩithio thĩinĩ wa gĩcigo gĩakw, gĩa gwitũ, ũũ nĩguo gũkorwo atĩ, nĩirahe arĩmi thumu, ũrĩa ũramũteithia we mwenyewe kũrĩma ona gũkorwo atĩ nĩ arenderia andũ arĩa angĩ, nĩ thumu wa kabaru ũrĩa ũkoragwo ũkĩingĩria mbeca.

Ũndũ wa mbere, tekinoronjĩ nĩ, nĩ hotaga, kuonania, maũndũ marĩa mabataranĩkĩte, nĩguo mũndũ etĩkĩrĩke gũthurana, ta gĩbandĩ, na indo iria ingĩ ciroragwo nĩguo mũndũ, akorwo atĩ nĩ akinyĩtie, mĩaka ĩrĩa ĩbatiĩ, nĩguo akorwo agĩthurana. Ningĩ nĩrahotithia mũndũ, gũkorwo akĩonekana kana, kũu arenda gũthuranĩra nĩkwo abatiĩ gũthuranĩra, na njĩra ya ũhũthũ, hatarĩ na, gũkorwo atĩ, atĩ no aikie kura maita merĩ, kana aikĩrie kura kũrĩa gũtabatiĩ. Ningĩ nĩretĩkĩria indo ta kĩrore kũhũthĩka, kwogwo, ĩkonania atĩ mũndũ ũcio weyandĩkithia, nowe ũkahũra, nowe ũgoka gũthurana, tondũ kĩrore kĩu gĩtingĩkorwo atĩ, mũndũ ndangĩneo kĩrore kĩa mũndũ ũcio ũngĩ nĩgwo oke athurane nakĩo.

Rĩera rĩrĩ nĩ rĩagĩrĩru kũrĩma mboga ĩno. Ũũ nĩ ũndũ, ona rĩrĩa gũtarĩ na ũgunyu, na ũrũgarĩ nĩ muingĩ, mũndũ no ahote gũciitĩrĩria maaĩ na ithiĩ nambere na gũkũra. Ũndũ wa mbere ũbatie kũrorwo mũgũnda-inĩ wa thũkũma nĩ tĩri ũkorwo wĩ mũnoru, na wĩkĩritwo thumu, na ndũgakorwo wĩ tĩri ũraikara na maaĩ ihinda inene kana ũrahetũkia maaĩ naihenya ta mũthanga. Ũndũ ũcio ũngĩ, thũkũma ĩbatie gũkorwo handũ hena rĩua rĩtarĩ rĩingĩ na rĩrĩa kwĩna rĩua inene, hagakorwo atĩ hena ũgunyu na ũgunyu ũcio ũgakorwo nĩ mũiganĩru. Na ũndũ ũcio ũngĩ, thũkũma nĩ ĩbatie gũkorwo na ũtiganu mwega kuuma thũkũma ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ nĩguo gũkorwo atĩ nĩrahota gukũra wega ĩtekũhinyĩrĩrio nĩ ĩyo ĩngĩ. Na ũndũ wa mũico nĩ ĩbatie kũhũrwo ndawa rĩrĩa ciarwara kana tũrĩa nĩme twacigũmĩra.

Ũgũthiĩ thĩmũ-inĩ yaku hakũhũra thimũ ũhihinye star ithatũ ithatũ inya hash ũcoke yakũrehera, yakũrehera ũcagũre namba igirĩ ya kũruta mbeca, wamĩhihinya ũcoke ĩkũrehere ingĩ ũhihinye namba ĩmwe ũge ũrenda kũruta kuma kũrĩ ajenti. Wĩtio namba ya ajenti ũrĩa ũraruta mbeca gũake, wĩkĩra ĩgũĩtĩe namba ya thitoo ĩyo, ciaringana namba ya ajenti na thitoo ĩkũĩre wĩkĩre mũigana wa mbeca iria ũrenda kũruta na mũico wĩkĩre namba yaku ya thiri, mbeca ciume, ũheo nĩ ũrĩa ũra gũtungata.

No ũhũthĩre mũtambo wa Mpesa gũtũmĩra mũndũ wĩ nja ya bũrũri mbeca, na ũgũthiĩ ha kũhũra thimũ, ũhihinye star inyanya inya kĩbũgũ hash wĩyandĩkithie mũtambo-inĩ wa gũtũma mbeca mabũrũri ngũrani, na ũkorwo na mweke wa gũtũma mbeca na njĩra hũthũ na ya naihenya, na ĩrĩa ũgũkorwo ũkĩmenya atĩ nĩũraigũa nĩ waiganĩra.

Ũyũ nĩ mũtambo, wa kũrĩha kũhĩtũkĩra, thimũ yaku, hatarĩ gũkuua kandi, kana mbeca baribari. Harĩa ũrĩa ũrĩa ũrarĩha indo, gwake atũmaga kũndi nawe wekĩra namba yaku ya thiri ũgakorwo nĩ ũrĩhĩte hatarĩ kũhutania na mwendia waku. Na mwendia abatiĩ agũtũmĩre kũndi thĩinĩ wa thimũ yaku, nawe wĩtĩkĩre gwĩkĩra namba yaku ya thiri, marĩhi metĩkĩrĩke, na ĩkarehe macokio kũrĩ mũgũri na mwendia kuonania atĩ nĩ nĩ watũma mbeca irĩa ibataranĩkĩte nĩguo ũkorwo ũkĩneo kĩndũ kĩrĩa ũkũraga, kana ũkorwo ũkĩrĩhĩra ibata rĩrĩa ũgũĩkĩirwo.

Ũndũ wa mbere, nĩ mũndũ akorwo ena indo ici ciothe, nĩguo akorwo atĩ rĩu nĩ akũingĩra kĩrathi-inĩ nĩguo atuĩke nĩ agũthomithio. Amba gũkorwo na indo ici ciothe, ũndũ wa keerĩ, nĩ kũmũonia indo irĩa imwe athondekete, nĩguo akorwo ena mbica hakiri-inĩ yake ya kĩrĩa tũrathondeka. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ gũikara nake thĩ, nĩguo rĩmwe nĩ ũrĩa ciharũkanagio, nĩguo kĩrĩa kĩratuĩka atĩ nĩ kĩo rĩu tũrathondeka gĩgakorwo nĩ gĩakinyanĩra, kũringana na wendi wa ngoro ciitũ, na gĩgakorwo nĩ kĩndũ kĩngĩkenia nginya mũndũ ũngĩ, akorwo atĩ mũndũ ũcio nĩ agũkĩgũra, na ũkorwo atĩ mũndũ ũcio nĩ ateithĩka, akorwo nĩ aingĩria kanyamũ kanini, karĩa kangĩmũteithia kũgũra indo ici, angĩkorwo nĩ akũenda gũthondeka rĩngĩ.

Aa Ndona mũndũ ũramatha ũboco wake, na agakorwo agĩteithia athĩkĩrĩria ake kũnyihia meciria, hĩndĩ ĩrĩa maũndũ mamaingĩhĩire, na hĩndĩ ĩrĩa maũndũ mao maringĩte ihiga. Ningĩ nĩndona mũndũ wĩwabici-inĩ yake, na noakorwo ewabici-inĩ kũndũ etĩtwo ũhiki, kũnyihia hwaĩ, gũkorwo akĩrehera athikĩrĩria mũgithi, na ũndũ ũcio ũgakorwo ũgĩtũma mambũra macio andũ nĩmakorwo magĩkena hamwe, na andũ acio nĩmakorwo mena mambũra mega, na makorwo makĩhota gũkorwo manyihĩtie meciria na magakorwo maikarĩte na makaina nyĩmbo kũringana na ũndũ ũrĩa marakorwo magĩkũngũĩra.

Ũndũ ũrĩa ndeciria nĩ, meharĩrĩria ma mambũra ma kĩbũrũri, ta mũthenya wa Jamuhuri, ũrĩa ũkoragwo ũgĩkũngũĩrwo mweri-inĩ wa Ndithemba, ũrĩa ũkoragwo ũgĩkũngũĩra kũheyo wĩyathi kwa bũrũri wa Kenya, na ndona ĩhana o ta me harĩrĩria mathikũ ingĩ ta icio, ta mũthenya wa Madaraka, na thikũ ingĩ iria ikoragwo ciyũkĩtio nĩ bũrũri, na iria bũrũri ũkoragwo ũkĩririkana maũndũ marĩa mekĩkĩte na hau thutha-inĩ, marĩa matũmĩte bũrũri ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere, na ũgakorwo wĩna wĩyathi.

Haha aya maroneka tarĩ mũthuri na mũtumia, arĩa mathiĩte kwa aciari a mũirĩtu, nĩguo makorwo makĩracia, nĩguo metĩkĩrio makorwo mena mũciĩ, na makorwo magĩaka mũciĩ wao. Na nĩmaroneka gũkorwo mekĩrĩire ũndũire wao, kũringana na mwĩhũmbĩre, na ũrĩa maroneka mekĩrĩte. Koguo ĩkonania nĩ andũ matĩĩte ũndũire, na maũiyũkĩtie, koguo nĩkĩo mokĩte kũracia, nĩguo maheyo kĩrathimo nĩ aciari, make mũciĩ wao.

Ndona biacara ya kĩnyuĩro kĩa maguta, harĩa mũndũ no agũre maguta ma tawa, no agũre ndithũrũ, no agũre betũrũ. Na harĩa ngari cingĩamũkĩra motungata ma cio, ta kũnyua maguta, kuongererwo rĩera magũrũ, na gũturwo ingĩkorwo ciĩna thĩna o wothe. Ningĩ nĩ ndona handũ andũ mangĩkĩrĩrwo rĩera mariko-inĩ ma meko, mũno andũ arĩa marĩ mataũni-inĩ, tondũ kaingĩ makoragwo matakũruga na ngũ, kũguo mahũthagĩra riko rĩu rĩa meko, tondũ rĩtikoragwo na ndogo nyingĩ nyũmba, na nĩ rĩkoragwo rĩkĩmahotithia gũkorwo atĩ nĩ maruga, matarĩ na thĩna o wothe.

Ndona andũ mewabi-inĩ, arĩa nĩ hĩndĩ tekinoronjĩ yakinya kwao, koguo ũrĩa ũikarĩte thĩ, nĩ hĩndĩ aramatarĩria ũrĩa mekũiyũkia ũrĩa mekũhota kũrutithania wĩra na tekinoronjĩ ĩrĩa yũkĩte njerũ. Koguo makoneka mena, mathikĩrĩirie wega, nĩguo gũkorwo makĩnyita ũrĩa mabatiĩ gũkorwo makĩhũthĩra macini ĩno ya kompyuta, nĩguo gũkorwo atĩ wĩra nĩ ũrarutĩka naihenya, na maũndũ marĩa mabatiĩ gũkorwo magĩkĩka, nĩmatuĩka magũĩkĩka, na gũkinyanĩra ũrĩa gũbatiĩ.

Ndĩrona gĩthagathago kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩthiĩ nambere thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ maũndũ maingĩ nĩ makoretwo na mbei nene, na magakorwo atĩ andu igoti rĩrĩa mararuta na mũcara ũrĩa maragĩa, na indo iria mabatiĩ gũkorwo nacio, ũgakora atĩ marona igoti nĩ inene na mbeca iria o maragĩa nĩ nini. Koguo ũgakora nĩ kũgĩte na gĩthagathago ũgakora nginya anake na airĩru makinyĩte handũ magakorwo atĩ nĩ mekũrũrũngana, nĩguo marore mone kana nĩmekuona kĩhoto kĩao. Manyihanyihĩrio igoti na makorwo makiandĩkwo mawĩra na makorwo makĩheyo kanya thĩiniĩ wa bũrũri wao, nĩguo makorwo makĩyaria na makiuga maũndũ marĩa mataramakenia. Ningĩ nĩndĩrona thigari iria cibatiĩ gũkorwo ikĩrangĩra bũrũri. Koguo gũkoneka atĩ o nao matirĩ na ihinda rĩega, koguo o nao nĩ marakorwo makigĩa ihinda iritũ rĩrĩa bũruri wĩna gĩthagathago, na nĩkĩo ũrona maumĩrĩte mabarabara-inĩ kũrora mone kana bũrũri nĩ ũkũhorera, na kana maũndũ mothe nĩ megũkorwo me mega, makĩrangagĩra biacara cia Akenya, nĩguo Akenya matigakorwo makiũrwo nĩ maũndũ mothe na makorwo magĩthĩnĩka.

Haha ũndũ ũrĩa woka meciria-inĩ makwa, nĩ gwĩciria ũhoro wa bũrũri wa Kenya, ũrĩa thirikari, ĩthiĩte na mbere na gũkorwo atĩ nĩ mararora mawatho na mĩtaratara, ũrĩa ĩrahũthĩka, na gũkorwo atĩ mũndũ nĩ aigua aiganĩire thĩini wa bũrũri wake. Na rĩrĩa mũndũ ahĩtĩrio nĩ ũrĩa ũngĩ, agakorwo akĩmenya atĩ kwĩna mũtaratara ũrĩa ũhũthĩkaga, kũguo matibatiĩ kwambia kũrũa, kana kũhũhania, kana gũkorwo atĩ mũndũ nĩ arenda gwethera arĩa angĩ mĩitũ ĩrĩa ĩgũka kũmũnini. Magakorwo makĩmenya atĩ, bũrũri nĩ ũkoragwo na watho, na watho ũcio nĩ harĩ ũrĩa ũkoragwo ũkĩhũthĩka. Kũguo ndĩrona mbica ya ũrĩa watho ũkoragwo ũkĩhũthĩka, nĩguo bũrũri ũkorwo wĩna thayũ, na andũ othe makorwo nĩ makinyĩrwo nĩ kĩhooto, hatarĩ kũrora mũndũ ũmwe tũgĩtiganagĩria ũrĩa ũngĩ. Kũguo kĩhooto gĩgakorwo nĩ gĩakinyĩrwo, na mũndũ wothe nĩ aigua aiganĩire thĩini wa bũrũri wake, na agakorwo ndanatunywo kĩrĩa gĩ gĩake, gĩkaheeo ũrĩa ũngĩ, na gũgakorwo atĩ thayũ nĩ woneka thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya.

Ndĩrona mũnene wa bũrũri wa Kenya, Ruto, Samoei Ruto, na bata wake thĩiniĩ wa bũrũri ũndũ wa mbere, nĩwe ũthiaga kũrũgamĩrĩra bũrũri, maũndũ-inĩ ma ma na nja. Koguo nĩwe ũkoragwo agĩthiĩ eta ũmwe wa arĩa mararũgamĩrĩra bũrũri. Ningĩ nĩwe akoragwo e mũnene wa andũ arĩa othe mararuta wĩra thĩiniĩ wa thirikari yake, koguo nĩwe ũkoragwo e ndereba wao. Na, nĩwe ũkoragwo atĩ nĩ arahetũkia mawatho marĩa marahũthĩrwo nĩ bũrũri, na agĩteithio nĩ andũ arĩa mararutithania wĩra nake. Na igũrũ rĩa ũguo, nĩwe ũkoragwo arĩ mũnene wa mbũtũ irĩa irahũranĩra bũrũri wa Kenya, akĩmatongoria rĩrĩa magũthiĩ haro-inĩ, kana hĩndĩ ĩrĩa magũkorwo magĩteithia mabũrũri mangĩ gũkorwo makĩrũa, nĩ rĩrĩa makoretwo nĩ mĩitũ kana nĩ andũ arĩa mokĩte gũthararia thayũ wao.